An kang'iyo to kae gima neno taneno nyathi mawuoyi to be ot kae chalo od thieth mar keto joma wuoyi e ler kata mondo migi ratiro mar miyo ka pok giriwore, gidonjo e keny mondo oket ngima gi kama ber. Aparo ni kae kang'iyo to en od thieth ma ikete joma chwo e nyangi mondo oketgi maler, mondo kata ka pok giriwore achiel kod, achiel kod jaode kata osiepne manyako, to ma nyalo temo miye mondo ogeng' tuoche ma gala gala monyalo yudo.